Thothne ojabedo etie yien kamoro ma okue, ebwo tipo moro mayom. Kaeto ekor yien kacha chande ong'awie gimoro marateng' ma en bao moro ma owir rangi marateng' ma inyalo ndikie, manyalo miyo jogo eko majopuonjre gi neno gino endo ma japuonj ondiko kacha chande e thuolo ma itemo tieg gi sama gin e rusa.

Skulno endo ma oyiedhi, ma oting'o nyithindogo eko man kare to gi mago eko man gi pek mar wuoth. Kendo chutho to giringo gi ndiga mondo mi okonygi e yor wuoth. Japuonj temo miyogi mor kendo wach ma japuonj wachonegi, en wachno endo mamoro chunygi kendo en japuonj ma jahera, ma nyithindogi eki okelogi kanyakla kendo okelogi machiegni, mondo mi oket pachgi e klas mondo mi onyisgi, ni chutho to gin bende ginyalo somo mana kaka jowetegi, kendo mano endo miyogi mor ahinya e klas, e thuolo ma japuonj temo loso kodgi kacha chande.

Omiyo wabedo gi nyithindo mariek kendo mawigi ler e aluora, kendo ma achien to biro kelo dongruok. Bende okonyo e geng'o timbe mag tulo, kata mag mahienglo manyithindo nyalo biro bedo godo achien. Nikech kokalo kuom tiegruok magiyudo, miyo ging'eyo pogo ber koda rach, kendo miyo ging'eyo ber mar kwe. Mano endo biro miyo tulo ok bi bedo, kata kuo moko manono manyalo bedo e aluora biro konyo geng'o nikech wadhi bedo gi nyakgo eko madongo koriere tir kendo korie kendo mawigi ler kabisa.

Rawera matin ni lwete ong'ikore, kendo laktar osetemo riwo fuonde ma mane ong'ikore kande, kendo koro otemo tueye gotamba marachar kodembe mos mondo mi oride matin mondo mi gimakre giduog ewang'e bang' ndalo moko.

Jopuonjre gi nie kar tiegruok mar komputa kendo mondo gi giyud rieko mar kaka ginyalo tudore e yoo ma nya sani, kendo chutho taneno ka japuonj siemo ne nyadendi matin no kama onego bed ni odiyo ewang' komputa kacha chande mondo mi one gino endo matimore.

Ne ochakore ka ne nitie moro ma ne ni gi tunge, ma ne inyalo loso go ma na e yor duol, to gi oro ote machuok kende. To nyaka sani osedongore, ma kendo sani inyalo donjo e mbui kendo inyalo tuduru e kor lwasi e yor duol kendo nyaka e yor picha kendo nyaka e yor ote machuok, kendo e yore ma opogore opogore ma ka mane oa cha to ne ok nyal timore. Sa ni mago nyalo timore, kendo weche ma nyasani gi eki nyalo kano e lwasi gin weche go eko ma ne machielo mar adiya cha ne ok nyal timo.

Masin mar pimo presa, kendo odwaro jalno endo ma osomo weche mag thieth kendo ma ong'eyo somo masind no endo, ma bang' ka osepimo jatuo to ong'ise duoko ma oyudre kanyo bende oyaro ne matut yoo ma nyalo konyo gi ma oyud ka timeno. Koponi presa ne oyud ka ni malo, to nyaka obed jalno ma nyalo ngise kendo ma nyalo taye gi kuom gigo ma onego bed ni otimo gi ma ok onego obed ni otimo, mondo mi ngima ne odwog ma kare, bende nyaka obed jal ma nyalo ng'ise kaka onyalo ritre e kinde ma oseyudo duoko ma osomo e masind no.

Jatend piny owacho odhi e limbe kar joma tindo ma tiegore kuom wechego mag teknolojia kendo otemo lero ne gi kata yango negi ber mar teknolojia ma nya sani kendo ber mar tiyo kode kendo yudo rieko no endo manyalo konyo gi dago ngimagi ka gin giwegi ma ok gimanyo tich moramora, ni ma nyaka ndik gi eka giyud yoo mar konyruok. Kuom mano, otemo jiwo gi mondo mi gimed tiegore e yore mag teknolojia mondo mi gibed ni ginyalo chung' kendgi giwegi, ma ok gimanyo kony kumoro amora kata mok gimanyo tich eyor andika.

Chutho to pod ok ber ahinya ,nikech e gwengewa pod iyudo ka nyithindo okoso kuonde ma gi some, kendo iyudo ka moko somo e tie yien oko, moko be nie klases ma otimo buru, ma keto ngima gi e andaki nikech gi nya gamo twoche ma opogore opogore. Moko bende okoso teko mar stima kuom mano mago eko ma odak e skunde ma ji dakie iyudo ka ni gi chandurok matek ahinya e thuolo no ma ogik otieno nikech kaka de gi som de tamgi. Kuom mano mondo mi weche gi obed maber, ber ka piny owacho kata sirkal temo loso skunde mane e gwenge bende gi ger klases mabecho kaka ni e bombe bende gi ket teko mar stima mondo ochopi nyaka e kor gwenge kuonde ma tindo tindo mogik ma onge teko mar stima mondo nyithindo gi owinj maber ka mane go ma ni e bombe.

Chopo to pok ochopo ma ber ahinya nikech pod iyudo ka nitie skunde moko ma computers pod onge kendo iyudo ka jopuonj puonjo a puonja nyithindo gi weche mag mbui to kata kamano ok gi nyal keto e tim, nikech onge gik machalo computer kata ong'we yamo ma nya miyo gi keto gi e tim mano endo miyo nyithindo gi endi ok yud rieko gi eki manber e yo ma owinjore ,to kataa kamano en gi maber ahinya. ma nyalo konyo gi kendo nya miyo gi dak maber ka poni gi ng'eyo weche gi eki nikech ku ma piny dhiye sani to ka po ni gi bedo gi rieko kata ng'eyo mar mbui nyalo konyo gi kendo nyalo miyo gi ndikore gi wegi ka gin koda kompyuta ma nya miyo gi chung kendgi gi wegi ma ok manyo ng'ato mondo mi okony gi kata ka ok gi manyo tich ka moro amora to gi nyalo konyore gi wegi mondo gi dak ngima maber.

Nitiere jo go eko ma oyawo kuonde gi mag timo ohala kendo konyo oganda e yore mag dwoko osuru ka okalo e mbui mar KRA ma en agulu ma ochung' ne choko osuru e piny mar Kenya ma ngima.

Ma endi en osiptal ka ma nitiere rawera matin ni endi moro ma ose yudo inyruoak marach ahinya e tiende ma kor acham ,chutho to min gi osebiro mondo onene e osiptal ma en tiere ni kendo daktari aneno ka siemone gi no hero e tiende kacha chande, temo ng'iso min gi chal mare gi kaka koro odhi to gi inyruok mane oyudo e tiende, to gi gino mane oyud ka chame.